Ah ore nkaitubulu naning'ore enkop natoyio, naa irkodos, tenebo orpopong',ontulele onkosikirianjo. Ore entoki naisho kuna aitubulu metonyorrai inakop, na keeta ntona naado, enaa enkosikirianjoi. Ah ore irkodos na keeta benek enche enkare, neeku kisho metobiko enaa tinakop natoyio, neeku ore tenanu naa, nena aitubulu ajo kening'ore enkop natoyio.